Kisidai ena baye amu esiai oo sinkirr, ore sii sinkirr naa ee keyau, keyau esiai e nkigerore. Keipang`i nepuoi aitayu sinkirr niaku keisaidia plus ore sii ena siai oo sinkirr naa keret iseseni amu ayaku en`daa naji body building arashu eeku en`daa naret aitasapuk iseseni arashu aponaa osesen lo oltung`ani. Niaku em`bae e tipat oleng.

Enakadolita esiai e technology, eimu tenchoto enkiremore, arashu tenchoto enkiremore, ambao ni ukulima, neku ore enewoi kitodolu mashinini nagira aas esiai anaa robots naas ake esiai egira aitayu, eh egira aitayu intokiting olchamba, endaa olchamba, apik iwuejiting.

Ore entoki sidai tena bae enkiremore, ore enkiremore naa sidai isho yiok endaa, neraa esumash tolosho lormasai arashu tolosho lang', nitodolu sii irkeek ounot. Ore irkeek neyaki yiok enchan neeku aisidai ena bae. Aisidai enabae amu keraa esumash tolosho, na ketumi si endaa nebaya lubot pookin napaasha eimu ena kiremore, nagirai aitumia enkare atipik enkare, eokito kuna aitubulu enkare. Na kajo kaatua enkop ing'ua, arashu enkare nayakini tiatua orpaip. Neeku aisidai oleng. Aisidai oleng' sanasana tena siai esumash, eararoto esumash.

Ore tene woji naa enkano egirai aakesu tol'chamba.